Mũndũ arĩ Kisumu, na nĩ arenda gũtwara ngui yake ĩkaheywo njanjo, no amĩtware Victoria vet center, Pet center vetinery clinic, kana Mobi vet clinic. Gũkũ nĩkwo twana twa ngui, o hamwe na ngui ng'ima, ciheyagwo ndawa cia njoka, o hamwe na njanjo ya kũrigĩrĩria mĩrĩmũ itiganĩte.